Kinde moro e gweng' wa kucho ne wan gi jirani moro ma bet hike oseniang' ne en dayo to nodak kende ,koro dayoni ka nodak kende nikech ne en gi nyadhi ma nyako achiel monose dhi ka tedo na temo matek mondo kinde ka kinde kendo pile ka pile a chop dalane kanyo mondo ang'iye nikech nitie ndalo manobedo matwo mataka okonyal wuok oko mar ot, koro na amua ni odiochieng' kata tok ndalo ariyo adek kama to juma no ok rum ka pok adhi ang'iye dala ne kanyo materone pii monyalo luokore go monyalo modho aterone chiemo samoro ka motuore noong'e gi teko mar chung' mondo mi otedi, bende sama atero ne pii no na keto ne pigno nyaka aket ne oko e chieng' akonye atere e tok ot ma olwokre, nikech thoth ne oknonyal lwokrega nikech ne en kende to nool koseluokore to chiemo manabiro go cha obed nyuka, kata chiemo kata kwon ka newatedo tamiye ochamo seche go be agolo piende ne oko akete chieng' mondo ka nenitie kata chwarni moko to gidok chien mano ekaka eneno ni nitiere ndalo moko manese nakonyo ng'ato e gweng'wa ka ne an dala.

Yore mag mibadhi e piny Kenya to sani ose niang' kendo ni e okang' mamalo e raning' mamalo miwuoro nikech yudo ni e Kenya ka sani mondo iket nyathini e sikul mar sirkal miluongo ni public school gi dho ngere, nyaka ibed ni in gi pesa michulo kaka hongo mondo miye nafas e sikul mar sirkal. Bende skul mar sirkal ka sama idhiye idwaroni kaka janyuol inyiewo desk ne nyathini, gima odhi bede gi kaka odhi ndiko. Magi gin gik monego bed ni sirkal chiwo. Koro japuonj mar sikul ka isenyiewo desk, to pesa mane sirkal omiiye ni nyiew godo desk cha osoyo e ofuke. Mano mibadhi mokuongo. Sama itero nyathi e sikul ma en sikund sirka monego bed ni idonje nono, idhi nyisi ni ichul kata eluf pieroang'wen mondo miyi nafas iruak nyathini e sikul. Idhi nyisi ni buge tara gi gana madwarore to onego bedni magi sikunde ma sirkal otere buge. pesa ma ang' ichiwo ni mag bugeno kendo bugego inyisi ni iuso e sikul kanyo koro ok ni gin gik ma inyiewo oko ikelo. Magi pesa magisoyo ofukegi.

Omera wuod nyasega, aneno ka in kae gi simbe mopogore opogore. Mokwongo iriyo nade mos mos wuora, mos. Ee simba nyochokwal, to koro amanyo sime moro manyalo konyora godo yawa ma bet beche ok rach. Tang' anena miwacho mar Itel no ang'i ane, pesa adi? Eh, yawa elufapagadek te yawa elufapagadek dagol kure gi uchumi mar Kenya ma sani tek ta. Makata mondo mi iyud gimikete mesa icham gi nyithindo en mana lweny. An ne an mana gi siling' elufauchiel, eriluonga ni madhe, ne an mana gi siling' elufauchiel, elufauchienda ni ok nyal yudo tach! Moro obiro manyien ni Nokia, pesa adi? To kare manyisi ni an gi elufauchiel timiya mana simbe mag elufapar gi wiye apar gi wiye ni an pesa no an nagol kanye yawa. Dak imiya simu ma beche olwar ma beche olwar lakini sime malong'o manyalo konya. Ionge go nade tach mar siling' elufauchiel ionge godo nade yawa to ilando gi kate Ramogi awinjo kilando gi ni sime nitie nyaka mar elufang'wen yawa. Ok kabambe, tach! Madonjogodo kate Facebook, anenogo gik matimore e piny. Mano e madwaro. Ng'ina, ng'ina rang na moro e self ni kuonde go mondo imiya mar elufauchiel akonyrago yawa piny tek piny.

Ee awinji maler, iwacho ni ia kanye? Igo simu kia kanye? Ooh, idak Awendo, in gi puodho Awendo kanyo? Ee, koro nidwa ni wakonyi nade? Hola mar grup koso mari iwuon? Ooh, mari iwuon? To be ikungo ga kodwa e bengi wa mar Kenya wimen ka? Oh i achie in gi akaont ka kendi kungo ka? Ah, mano ber. To koro, ah mondiyud hola ni e yo mayot, in gi kipande ni? E koro ka in gi kipande, to go kipande no photocopy, kasto nitie fom ma adwa oroni e simbi kanyi. Idhi igol fomni, ijasi, inyalo gochona mondo alerni kakijase lakini en gima yot mijasa minyalo jasa jasa kendi. Kisejase maber migo signecha, titere ne Chif, chif mar gweng'u bende mondo ondikwa kanyo ni ong'e puothi no kendo in jadak ma kanyo. Koro chieng' wuok tich to ibi e bengi gi fotokopi ni mar mar kipande cha, gi fotokopi mar puodho, otiko manyiso ni mano puothi, taitol did.

E daktari ma an mama Claudia, aya wuok iri kanyo kendo nimiya barua ma nyiso yedhe mag mondadhi anyiew nikech nok giyudore osipatal kanyo. Tasewuotho e taon ka, to nitie yedhe ariyo mokyudre. Ee mindiko ni mar pressure cha, togi manindiko ni mar rem ma sama tiendena rama takawo tamuonyo. Tokoro asewuotho kuonde miuse ute mag yath miuse yath gi asewuotho asewuotho to ginyisa ni gionge. Ni gin mana gi moko ma bende nyalo konya e yore go. Koro nokadwa rikni mondanyiew gi ka okang'eyo ni to bende ginyalo konya, emomiyo agocho ni. E emomiyo agochoni mondo apenji ni to kakawo ma jaduka nyisa ni, ni ma bende mar pressure. To machielo ni bende mar mabo konya gi rem mar tiende na. Be pod gibo konya machangi koso ma to bende jadukani wuonda mondo mi awe mana yath gi. E, koro anyalo oroni namba ne, namba ja du, nikech an yedhe gi nying gi chanda. Anyalo oroni namba ne mondo utudru, iwuo ane kode mondo olerni yath mane mantie, kasto inyisa ane ni to gin yath ma bro konya. Akawgi koso gin yath mok bi konya monda we gi.

Oimore ahinya madhe, e to koro, eka nyocha adar machiegni abiro dak machiegni kodu ka. To awinjo ka denda ni ok ber, koyo moro awinjo ka ochwoya odiochieng' mangima. Tokadwa ni anind kaka, adwanachop e osiptal mar sirikal mondayud thieth. Mondo kik otieno onyalo medore machandra. To koro gima chanda, okang'eyo yo maler madhi osiptal, ka in gi ka e plodwa ka, ere kaka anyalo chope osiptal. E monda osiptal mar sirkal, kata mana mar wegi owuon mondayud kaka anyalo konyora piny ose ose odhiambo dhi ka chopo. Koro awuoth awuotha nyaka e ndara, e lam ka? kasta abar, adhi gi mbele matin tadhi neno duka ma mbele cha, abar, ehe? Kasebaro to adhi aridra arida gi ndara no, aridra arida gi ndra no tadhi neno gate marambulu? To e lam ka gionge gi sign board kata ranyisi moro amoro mondiki ni oro lu ka dhi, ooh gin go. Iluongo ni Omidiva, ooh, koro adhi adhiya nyakelam kasto aridra matin kasta bar korka acham, sign board bende gin go taridra adhi neno gate.

Kinde mane adongo gima mamit manyalo paro mamit mane timore ndalogo en ni kanisawa mar adwen nitiere gi kitengo miluongo ni jo pathfinder. Koro jo pathfinder gi gin nyithindo ma hikgi nie diere. Kendo gin gi uniform kendo gin gi pangruok mamit mamit magitimo. Koro kane adongo ne an ga ja pathfinder. Ne adonjo e pathfinder, watimo drama, chieng' sabato iketo nua thumbe mamito mito mag piano to wamach, to wamach, to wamach samoro wadhi kata centre wamach makoro ji ochung' jing'iyowa to wamach mamit wachalo mana askari. To gima ne mora gi pathfinder ni mogik ne en ni, ne wan gi gimoro miluongo ni kampori, kisungu dende ni camp ma jo scout dhiye ga especially ndalo ma olor sikul. Ne waikore gi tugo ma opogore opogore gi miende gi mach mopogore gi unifombe be wasetuang'o ma shas watuang'o to ogudu to watuang'o wan go to wuoche gi soks be nika. Anyisi ni kampori nyalo miyi ber kamporini be kendo, ne watiyo mana gi gik ma wan wawegi ema waloso. Ka en kitanda ne waloso gi yiende. Waloso tent mar juala gi ema waninde, watedo e kendo. Yien wamodo wabiro go yani ne en aena gimoro mamit maekelowa kanyakla kaka nyithindo ma

Ok achiew maber laktar ok achiew maber. Donge iwinjo kata kaka awuoyo. Anyisi ni otieno ok anindo. Yawa kare lak be ema nyalo ramo dhano yawa e!. Anyisi ni laka orama. To ka laka rama, to ita bende koro rama. To wang'a ma kor ka chwich ni bende kor rama. Yaani, face na te koro rama ok anindo ok anindo. Eh okwot gi iye donge ineno ka gi oko koni be okwot. To laka no be osebet ka sonyore sonyore. En gi bugo. Ah aha yath moro amora mana asetiyo go to onge. A onyisa mana ni akude pi chumbi to na a kudo mana pi chumbi ema asebet ka kudo are nyoro no akudo akuda. Yath nok adwa muonyo niket ng'ato no nyisa ni yadh lak maremo en mana gole nyathiwa emomiyo abiro e osiptal ka mondo ing'iya ane mondo inyisa ni to igole nade tigole karang'o nikech lag ni to ok adog go dala ni pipod adho choyo e yath ni e yamo kama ok anindo aol wiya pek to ita rama to wanga rama to bath face na kune tetetete lit to kata gima asesoyo e dhoga onge nikech wach laga ni kech bende e kaya. e ng'ina go baba ng'ina go.

Yawa ikuongi bed ane , bed piny mondi ywa bed piny. Bed ane ekom kae mondi, ok inyal wuoyo ka ichung', in gi rem. Ero ero ero, koro iwachoni idwa neno daktari, koro kapok ineno daktari ,we amiyi pamnadol mondo imuony mondo okweni rem nikech daktari pod nigi ng'ato eiye kocha, to ok anyal dhi golo ng'ano nikech ng'ano be jatuo. To koro gima anyalo timo en ni, anyalo dhi wuoyo kang'acha owuok to adonj awuo kode mondo anyise ni in gi rem kendo idwa ni mondo oneni. To kata an aneno ni in gi rem nyathi jomko, koro bed abeda piny, we aom nigi pi gi panadol ni awuoyo kode mondo okonyi mapiyo piyo. , eh kata jotuo te adjhi lero negi, gin bet wang' gi ler. In ihinyori, mos ahinya, mos mos , mos mos , mos ahinya ang'eyo tuo korni rach. Sani gi koyo mang'ich gi koth machwe kanyam kago kaeni yawa, mos mos mos mos, eke, muony muony muony yadhni gi pim, muony amuonya mondo okue nigo. Ne kelnigo, kelne pi ma wom, mae ng'ich ahinya. We okelni pi mamor mor, mae ng'ich to kori bende lit. Ok dimuon y gi pi mang'ich ahinya. Koro muony gi pi ma mormor, mae ng'ich ahinya. Kel